Chang tukuk chekimakyinike yon kiibu tuka choton chebo temisyet eng sang kobwa emenyon , netai kemakyinike korik choton chebo tuc

Chang ortinwek chetot kotaren titlyet ematinwek akobo ngatutik choton chebo temisyet, netai yo Kabir tiyet neu noton ko imuch kotuya kandoik akongalalen akotar icheket asikobit konyo kalyet eng ematinwek choton, oletortoi kandoik chuton ko ibitisani ngatutyet noton netinye imatinwek chuton, koitu kalyet akobit bandabtai noton nebo temisyet.

Eng minutik komiten choton chenyoru rurutik choton chetindoi kimnatet nebo barak, ko elekichakwando koyoche kinde ter minutik choton chet

Eng ane akaikae inakomboan imbaret noton nebo temisyet kosir inaal, ko asi akaikai nebo kakomboanet ko kararan yon kinamen temisyet ngamun mache rapinik choton chengering ,koraa

Oleotuyoiyto ken temik adikoter choton terchinosyek chebo rebisyet ko tebiye icheket eng kibakenge akotil icheket kit noton akenge, ko mabitu rebisyet aketukul nebo imbarenik, yon miten eng kipakenge temik chuton ko imuche kobareken icheket komatesyi kandoik, akobo rebisyet noton nebo imbarenik , kotoreti kibakenge noton nebo temik mising.

Eng mengisosyek choton chemasiratin konyoru temik uinwek choton chechang ko yon masiratin imbarenik ko tebiye asikobitu tiyosyek akosere kibakenge noton nebo temik, ko yan kachanga tiyosyek ako mamiten kibakenge kowendi ngweny temisyet eng emet noton nenyondet, ko kikokon anan kikoib kaimutik chechang imbarenik choton chemasiratin eng emet nebo Kenya, koyache kosirotin imbarenik anan mengisosyek.

Olesiktoi temik choton chemengechen ngatutik chebo kesisyek choton chebo imbarenik yon miten tiyet, kobendi icheket akonyoru kandoik choton chebo kokwet ,ak koraa yan matar icheket ko imuch koba boyobkok

Chang ortinwek choton cheimuch kongem rurutik chebo temisyet terchinosyek choton chebo imbarenik, ko yan kauit tiyosyek chebo imbarenik

Kandoik choton chebo kaa kotindo boisyet eng taret noton nebo terchinosyek chebo imbar, ko yan terchinosyek chebo imbar kenyoru icheket ingen

Olechoptoi anan ole anan olechamdoi chito akenge imbaret nenyinde ak olechoptoi ak oletemdoi chito akenge ko maite kokerkeit nebo chi ake chuton chito koraa ko yon ngote imbaret nenyin koboisyen

Kiraibe rapinik eng komaswek choton chechang, netai ko kiraibu rapinik eng sacco, olinyon ko Chang anan ko yae bik temisyet noton nebo chaik, ko yon keyat sacco akimakchinike rapinikako activetenat accountit noton nebo sacco eng inye, ko imuch iibu chepkondok choton chemakyinike asikobit ketil eng Kila arawa dimetsch rapinik choton chebo Kila.

Eng kokwenyun ko eng tai ko kikitinye imbaret noton nekikiteme eng kibakenge, ko kochang terchinosyek choton chekikitinye, ki sait ake komiten bik chemakosyindos eng bik cheteme imbaret noton, kokimako yaaksen Kasit komnye, ko olekikiterte terchinosyek choton ko kikingalalen kibakenge atkai tukul asikobit kochamnyo bik choton cheteme imbaranoton

Eng kokwet noton nebo kipchumaruk kokit anan boisyet neyoe temik chemengechen asikobit kokimekitun eng sabet, ko rikyin icheket temisyet noton nenywsndet ,ko kikomuch temik choton koburchin eng kipakenge akotoretken yon matindo tukuk cheboisyen ko koraa kikobit konyor icheket kanetutuk chechang kobun muswoknotet noton nebo kasari koyai noton kokimit boisyet noton nenywandet.

Kemeut eng koroninyondet kongeme rurutik choton chemiten imbar, eng olemami inguni, ko eng kemeut komakimine minutik choton cheu bandek, marakwek, ko tukuk chengemaksen eng olinyon ko choton chebo chaik, ko yan kaet kemeut saiti komiten koyomnyo chaik ,ko yon kamaet kemeut saiti kobendi ngweny kiloisyek choton chebo chaik ako makinyorunen kelchinoik alak tukul ngamun ingebut komakinyoru kiloinik cheamatin.

Olyet noton nebo temisyet eng kenyini ingegerchin ak kenyit nekosirtoi, ko miten barak, eng kenyishek chekikoba anan kenyit nekonye ko komiten ngweny kidogo alyet noton nebo temisyet ,iniger ni eng minutik choton chekimakyinike kemin eng imbarenik ko olyet nyan kokomiten barak mising, ingegerchin ak kenyit nekonye, koraa aniger katoldoloiywek choton chekiboisyen eng kenyit niton kokomi barat ingegerchin ak kenyit nekonye.

Ripet noton nebo amitwokik kobo kamanut kot missing, kikobit kondeet ripet noton nebo amitwokik mengik choton chebo emet nebo Kenya, ko kikotoret mising ripet noton nebo amitwokik, yon kakiri amitwokik chekakingor eng temisyet eng emet nebo Kenya, komabitu eng betushek choton chebo kemeut, ko kikobunchi kamanut mising ripet noton nebo amitwokik, ko eng Iman ko chang temik chekikoib akokonor rurutik choton chebo imbarenik chechwaket asikoboisyen eng kemeut.

Kimnatet noton nebo sabet eng kokwenyun, ko kokoit sabet kot missing ,kokit nenyalu keyai asikobit konyumnyumit sabet eng emet niton nebo Kenya kokeebchi it temindet eng ortinwek tukul, yoche keger temindet nebo chaik, temindet nebo bandek, temindet nebo nganuk, temindet nebo mchelek, kawek ak tukuk alak chechang, kobitu wslet yekiger temisyet eng oret noton nekararan ak tukul.

Kikosir bik temisyet, ko eng koroninyondet ko bik chechang chesaben temisyet, kikotai koek kasit noton me nenywan nebo Kila, ko kikotoret mising kokochi bik chechang kasisyek chemakyinike, eng bik chemasirotin eng serikalit ko kikomuch temik cheechen kosir icheket asikobit kotoret eng boisyonik choton chebo imbar, ko temisyet ko kikosir bik elipushek eng Kenya.

Toilet noton nebo imbarenik eng narok ko ngeme temik chechang, ngatutik choton chekokikon eng imbarenik chebo narok ko Chang ako ngeme temik, eng imbarenik choton kokitil eng yundon, ko maimuche kotemis temindet kou Kila, ko ngamun konyor kamuiset ko ingunon ko ngrleringitun kelchinoik chenyoru temik eng temisyet, ko bitu rubet koraa eng emet.

Otindenikab imbar choton chenyoru temik eng kajiado chemamiten laini ko noton nekilenchin anan noton nekilelen mamiten kelchinoik eng temisyet ko eng Iman ko chang kelchinoik eng temisyet indirib temisyet noton nengung, inirikyi minutik anan ko kiakik, ko bitu wslet ak kobit inyoru kelchinoik chechang eng temisyet noton nengung et, ko bo kamanut mising temisyet.

Yon abangngani awal minutik choton cheandei anan cheamine eng imbarenyun ko ruret noton nerure minutik cheterter, kou inguni ko yon kamin minutik eng kenyit ako maruryo komnye awake eng kenyit nenyone, koraa kit neagere ko mnyondo neindo minutik cheterter ,awake kotienke ak mnyando nekoknyoru eng kenyit nekonye.

Kelchinoik choton chekinyoru eng korik chebo selele, choton chebo kasari, ko Chang kot missing, Chang kelchinoik choton kotienke olemawechakse minutik chechang, eng korik choton chebo selele ko mangemaksen minutik alak tukul ako kirikyin minutik choton, koraa konyoru tukuk tukul choton cheamatin anan ko chemakyinike minutik ko kikokon ak kikobunchi kamanut mising korik chuton , ingegerchin ak chekibo keny.

Eng minutik choton chkiminchin korik choton chebo selele choton chebo kasari, ko eng indoyo komanyoru alik, amune simanyoru alikua minutik chuton ko ngamun ngomiten eng korik chuton bo selele keboisyen kerichek chechang kot mising, ko mamache anan machame olik chechang ,eng nyorunet nebo toilet nebo alyet komanyoru minutik chuton kabunu korik chebo selele ngamun echen.

Chang ortinwek choton anan Chang olengemdoi lengut temik choton chebo kaa indonyo nebo emet, eng bik chechang cheyoe temisyet eng kaa ko matikul cheibe tukuk choton chechwak koba indonyo, bwane alikua anan kastomaek akoi kaa asikobit koal minutik anan rurutik chebo temindet, ko yan maba temik chuton ndonyo , komanyoru emet lengut ngamun malibani icheket kobaten aldai.

Chang walutik choton all chekenyoru ingisipbtechi minset keboisyen keturek, ingeboisyen keturek kobitu wallet mising eng minutik choton chemiten imbar, toldolitu imbar akobit kobwa minutik eng chakyinet, ko yan kabwa minut eng chokyinet kororaa ko

Kiasir bik kotoretin eng boisyonik choton chebo imbar, kikobit atoret icheket konyor kasit asikobit konyor chepkondok choton chetoretenken ,ko eng bik choton che asire ko bik choton che matindo kasit nondon nebo serikalit ako tienke kasit noton nekisire asikobit kotortaen sabet noton nenyin nebo Kila, ko kikobit kotoretin bik choton eng sabet nenywandet.

Mashinishek choton chebo imbar ko kotesak olyet nenyin eng araek loo chekokoba, ingegerchin ak kenyishek chekibo tai akot kenyit nekonye ak araek loo chekokoba ko kotesak olyet noton nebo mashinishek chebo imbar, ko ingegerchin boisyet nebo mashinit ko kokoek kali ako makomuche koalchiken temik chechang eng emet.

Oret noton nekokotaret temisyet eng bandabtai eng noton nebo tukuk choton chekiboisyen eng imbar , kikobit konyor temik chechang tukuk chemakyinike eng temisyet eng oret noton nenyalu, kikobit bandabtai eng temisyet ngamun nyorchinken temik tukuk choton chemakyinike eng temisyet noton nenywandet, koraa ko kikobit barak kelchinoik choton chebo temisyet akoib bandap tai eng emet.

Eng kakuyet noton neboken ak temik alak kenyoru kelchinoik choton chechang ngamun miten kibakenge, kelchinet netai ko noton nebo kanetisyet, toreti temindet neingen kit akomiten eng kibakenge ak temindet ingo kotoreti ingo konet olekyoyyto noton nebo temisyet, koraa imuch Nan korar tukuk chekiboisyen eng imbar eng temindet, ko yan miten kibakenge ko toretiken temik choton.

Ngatutik choton chebo kibakenge eng bik chebo emet kotoreti mungaret noton kiboto chebo temisyet, ko yan miten kibakenge emet kowendi tai mungaret noton nebo temisyet, ako nyorchinken temindet kelchinoik chechang cheu konyor rurutik choton chekororon ak koraa konyor alikua choton cheale rurutik choton, yan kabit kibakenge eng kokwet anan emet kotuitosken alikua ak temik akokuyoken akoyai kasit.

Kelchinoik choton chesiche temik chebo kas inoaldechi bik icheket kosir kokoiyto korobta ematinwek, ko chang kot mising, netai ko nae inendet rlemakto komangayta tukuk choton chechiket ako makibiren ngweny kot mising, kit netoreti asikobit konyor kelchinoik koraa ko imuch ko ngalalchin akoityin ak alindet akokoytoen tukuk Chechik oret nenyalu ak alyet negeren inendet kole kanyor kelchinet noton.

Torotosyek choton chebo Mpesa, ko nootin kot missing, ki chetai safaricom koroiken ako kinam bik akoboisyen akonaak eng chokyinet, kit ne koyai safaricom asikobit akonaak ak ko chamak ko kikon icheket chamchinet choton chechang chetoreti bik chebo emet, kit nenyalu koyai Airtel money ko kobit matkokochi toilet neo bik cheboisyen kou noton nebo Mpesa.

Oleboisyoito rapinik bik choton chebo Kisumu ko kikobit icheket kocham boisyet noton neboisyen simoisyek eng rapishek, ko kikocham kot missing icheket ngamun mabitu chorset eng boisyet noton nebo simoit, ako koraa ingobit chorset noton nebo rapinik eng yan kamako chamet nebo chi ,ko imuche koityi icheket chichoton ngamun eng nambaisyek choton chekanyor inendet ako mabetos eng nyumnyumindo.

Eng emet kotukul anan eng ematinwek chechang ko kikoyan kole kararan konoret noton nebo rapishek keboisyen muswoknotet noton nebo kasari, ko eng emet nenyondet noton nebo Kenya ko kokokaikai kikonoren rapinik muswoknotet nebo kasari eng inei kobaisye simoit eng bik chechang, ko eng bik choton chetinye rapinik anan chepkondok chechang chema kikonoren eng simoit icheket eng benki asikocherunen cardit .

Oleamuche ayokyindo rapinik tilyonutik choton cheatinye komamiten ten rapinik yoton Mpesa, ko aboisyen fuloza, ko olekiyoktoto ko kiyokto kawaida kou non iyoktoi eng Mpesa asi yewirun kole mamiten rapinik Mpesa akolenchin iyonchi oret noton nebo fuliza iyonchini kobendi rapinik choton ,ko karon yebwa rapinik simet nengunget kotilen fuliza ichoton tatun kotar rapinik cheyochin.

Chang ortinwek choton chekekonoren rapinik eng Mpesa, Mpesa kotoreti kot missing eng konoret noton nebo rapinik, ko yan kamemache koburunen rapinik Mpesa anan kotok eng Mpesa ko imuch iyanchi eng Mpesa koba noton mshwsri anan ko KCB, ko kikotoret mising Mpesa eng konoret noton nebo rapinik ako kikobunchi kamanut mising ,ko eng temik choton chealdae rurutik choton chechwaket.

Chang uinwek choton chekenyoru yon kinemu rapinik eng Airtel money ingegerchin ak noton nebo Mpesa, Chang tukuk chekisubi mising eng Airtel money kosir choton chekisubi kinemu rapinik eng Mpesa ,ko kit neyoche koyai kampunit nebo Airtel ko konyumnyum olekicherundo rapinik choton eng Airtel money, konyorchiken kastomaek chechang akobit konyor icheket kelchinoik choton chetesunotin.

Choton chekimakyinike asikobit koyat chito account nebo Mpesa ko kibandet noton nebo chito, betut nekikisiche arawet nekikisiche ak kenyit nekikisiche, koraa koyache kotindo chito lainit noton nekiregistarenen kibandet noton nenyondet, koimuchi